Ne jawinjo mara, maendi biro konyi e arita mari koluore gi ongwe yamo mari ka oorni pesa e Mpesa mari, onge ngama biro ngeyo ni iyudo pesa marom kama kata mar marom kameandi kata gana pesa marom kama. Kendo mae biro konyi e arita mari kaonge ngama biro bedo gi paro mar achich kod monji. Kendo maendi be biro konyi nikech pesa maduong inyalo oorni mabi e simbi maonge ngama ofwenyo kendo en siri mari mar ngeyo ni pesa ma kama ne iyudo. Kendo mae biro konyi e yor mar kano pesa ka inyalo kano pesani kokalo e Mpesa mari kendo oigole mana sam achunyi ohero kendo idwa mana tiyo kode. Ka in bende inya mana orone ngama chielo man mabor kodi. Koro maendi ema omiyo ber tiyogi Mpesa mari kioroni pesa jawinjo mara